Tijni kidwa time aluorawa, gimitimo enni ikawo lum moko mayom kaeto ikawo onget moti ti ket ii pi pielonegi kanyo mondo oketgi ma mawarm basto ikawo tiketogi kanyo timiyogi chiembigi togi bet madongo.

Gi gimoro tiyo gi gimoro kaka mae oseloko aluorawa. Mukuongo osekel mashinde. Mashinde manyakonyo duoko gimoko kaka magi koro kar mondo wati gigi to itiyo gi mashindgo.

Tijni kidwa puonjo ng'ato mondo otim. Ipuonje kaka onya rito gweno to bende nyaka obed gi chiemo momiyo gweno. Bang' miyo gweno to kendo gweno nyalo nyuolo tong' maber. To kendo nyaka obed gi nyi jogoo. Jogoo makonyo gwenoni nyuol.

Gini kaka natiyo kode ne atiyo kode epuro puodho bang' puro puodho, tobende gini inyalo tiyo godo samoro kata odwa tiyoni tich moro mar dhiro gimoro inyalo tiyogi dhiang' maka ma dhiro godo.

Gima timore kae, aneno ka ng'ato chal mo oloso kutegi. To gik moko kutegi magi nya inya ng'ato nyaloga tiyo godo emako rech. Jok moko bende tiyoga emiyo emiyo gweno nikech kimiyo gweno to gweno bedo maduong' piyo.

E aluorawa anenoga ka jikawo yath machal kamae tochuako to bende okonyo mondo ng'ato iye kik kaye. Jok moko bende kawe torudho edendgi tokonyo tieko ajumbe.

Kit gini mahero enni ati sama oo itiyo kode totuo dak mak gimi ipidhono. Tokendo kata gi ka ipidho kodhini tokata ka koth ochue tosamoro osetwi todak olwar piny yamo dak lwar piny.

Gigi kidwa los aluora tikawogi tiketo gi echieng'.Bang' ketogi echieng' mo mogi maber to jowaro kawogi terogie echiro kata terogie ekampunde ti ii jo i iusogi kucho.

Tij tij ketone skuma piini ahero nikech otimo skuma tolony piyo tokendo kilony madongo dongo kata kachieng' nitie mang'eny to skuma bedo abedo maber tokendo twi.

An gima asewinjo kuom gimoro kaka mae en ni ati, jok moko kao winyo togitedo tokata jok moko bende kao winyo towaro , basto gi dhiuso epinje maoko.

Gima asewinjo kuom gini, en ni jokmoko kawe gaa toluoko maler bang' luoko maler towiye gigoo ema gigolo , togikete mach togichamo godo kuon.

Gima bire epacha ka aneno gini to anenoni winyo mak chal kamae ng'ato nyalo chako gado ohala maber nikech bende gitin. To be kata kitedogi togi mit winyo makamae kiketo to ji mang'eny ohere nikech ok opiel.

Chiemo ni mokwong'o kadwa loso to nyaka aluokgi maler kaseluokogi maler maber tawalo nitie jokma dwaro ni iwalo okonegigo kose kosegolgi to kendo idwogo ti lwo ichako lwoko gi tiketo chumvi ti chwako ti nyamadhgo kata chae.

Gini kidwa loso tobe nyaka ibedgi njugu mochiel maber. Tokendo gi onengo bedni ging'eny. Tikawo rungu moro tigoyo igoyo tigoyo igoyogi kisegoyogi to gibro losre basto inya koro pake mukate.

Gi gima anya fwenyo man kod nengo kae en niang' maneno ka jogi opidho kaeni. Niang'ni nya konyo bang' kiseuse tidhi tiloso godo sukari kata kumoro kaka sony sugar kamae. Tobende gimiyi pesa to mano iloso ohala maber.

Mokuongo manya paro notimorena bang' timo tijni enni, naloso ohala tobende nayudo pesa maber nikech pidho alode kaka magi jii biro towaro kuomi todhi uso echiro.

Tijni tij uso omenani ng'ato kadwa timo e aluorawa tonyaka irang par maber minya moye to chieng'no bende nyaka chieng' rieny maber mankonyo togoyo omenago totuo maber makoro nyalo onyalo usre.

Gima timore kae anenooo moo mama moro obet piny tochal modaro omena. Bang' waro omenagi chal mokawogi kendo koro odarigi kosedarigi toterogie echiro tausogi koro kagiler.

Gini kidwa ti godo itiyo godo e aluorawa mokuongo ng'ato nyalo iipithogo. Nitie bende jok manya tiyo kode ee sama ka oduma osetwi tokoro iketo etiend oduma mondo okony oduma otwi maber.

Tijni kadwa puonjo ng'ato timo to anyiseni nyaka obedgi dhok ariyo madichuo. Tokendo dhok mani kosechiemo maber ma onya tiyo godo purogo maber. Topuodho mopurono nyaka obete mondo koro kotii gi gi dhiang'gi.

Gima gimokuongo mabire epacha ni aparoni ng'ato ma kaka ma nitie juice modwa loso kae kata nitie gima odwa loso kae ma nyakonye to mondo oo kik gik moko yude eot.

Gima timore kae aneno kaa gi gi wadudugi omako alot tokendo girichoga sana e alot nikech ginyaloga timo mondo alot otuo. To samoro kite kain ja ohala inyalo dhi hasara nikech gima chal kamae ee.

Gima biro e pacha aparo chiemo mamit kaka nduma kama. Ndumani kiyudo to inyalo madhoo chae. To ndumani be kipidhe maber, onego ni ipidhe e aora. Aora ema otwie maber to olony to inyalo kata use e chiro to iloso god pesa maber.

Niang'gi an kayudoga to anya regogi maber to gigolo sup. subno kaseloso to atwoyo maber tokoro kelo sukari. Kata niang'ni bang' a anya madho chai dubia kasemadho chai dubia tokoro gima atimo enni anyamo niang' tokoro konyo emiyo denda skari.

Tijni nikod nengo aluorawa kabisa kabisa nikech samoro iketoo rech to gigi obiro moluar piny kanyo koro ing'eni rech dak ywe maber.

Gima timore kae aneno ka wuoyi moro chalo ma opidho kich to kich ing'e ni ka ipidho to inyalo yudo ohala maber nikech sama iuso asali cha to iyudo pesa to bende inyalo inyalo timo godo gik ma opogore opogore.

An ka aneno ga eluorawa kae bang' ng'ato pidho keto kich bang' juma moko akawo ogo odhi kacha to ogolo asali to asalini asalini ouse nengo ma ma mager ahinya nikech asali en gima ji matin emango.